Nĩ kũhanda mĩmera yaku ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire, na gũtigĩrĩra nĩwetha mĩmera ĩrĩa mĩega yakũregana na tũtambi, tigĩrĩra tĩri waku nĩ mwega mbere ya ũhandĩte, na wĩkĩre bataraitha ĩrĩa yagĩrĩire ohamwe na thumu wa mahiũ, tigĩrĩra nĩwe, nĩwagitĩra tĩri waku gũkuo nĩ kĩguũ rĩrĩa kwaura mbura nene.

Nĩ kwaga mĩeke mĩega ya kuona mawĩra, kuonania atĩ kambũni nyingĩ iria iratwara andũ mawĩra ma nakũu nja, nĩmarakoni mũno mbeũ njĩthĩ mbeca, o makĩmeragĩra atĩ nĩmekuona wĩra, arabu kwaga, kwaga wagi ũcio wa mbeca wa kũgata tigiti ya gũthi nakũu, nakũu bũrũri cia nanja, na guoya wa kwambia mũtũrĩre mwerũ, na tena gwĩtigĩra hihi noũthi nakũu thogora wa mũtũrĩre ũkorwo wĩ wa igũrũ mũno.

Nĩgetha macenjanie na kĩndũ kĩrĩa matarĩ nakĩo, ta okorwo ndĩrendia kĩondo, nocio ũngĩ arendia ikombe, magacenjania na thogora ũrĩa wũiganaine nakĩo okĩ ũndũ ũngĩ metĩkagĩra nĩatĩ nĩ thogora mũnini kũringithania na mbeca, tuge nĩwoka wahatĩra, nani ndĩna mũkawa ngũkũhe irio ũrĩe cirĩhanĩrie.

Nĩũndũ nĩ njĩra ĩrĩa nene mũ, nene ya gũtũma mbeca kana kwamũkĩra mbeca kũrĩ mũndũ na ũrĩa ũngĩ, arabu ĩkoragwo na andũ aingĩ mũno makĩria, kira mũndũ akoragwo thĩinĩ-inĩ wa MPESA, agĩtúma mbeca, kana gũtũmĩrwo, ahũthagĩra Mpesa, kĩndũ kĩngĩ nĩ atĩ Mpesa nĩhotete, nĩĩhokekete mũno atĩ waiga mbeca ciake, megũtigĩrĩra i handũ harĩa ciagĩrĩire, na tena noũtũme, noũtũme kanorĩhe kĩndũ ona mabũrũri-inĩ me mau ma njaa, ta VISA noũrĩhe kũgerera Mpesa, koguo ĩkehokeka mũno.

Nĩ gũkorwo atĩ nĩ njĩra imwe ya naihenya mũno kũona ũrabatarania o thimũ yaku. Na tena thogora ukoragwo wĩ mũnini mũno ũkiruta mbeca ukihũthira thimũ na app imwe nĩ ĩteithagĩrĩria mũndũ kumenyerera uria arahuthira mbeca ciake koguo nikũmuteithagia kana gukamurigĩrĩria kwananga mbeca ciake na andũ aingi makoragwo na kadi nyingĩ koguo nĩekuhota kurora balance ya mbeca ciake akĩhuthĩraga thimũ

Nĩgũkorwo atĩ SACCO nĩiciarithanagia mbeca cia mũndũ naihenya na iga ikahota gũ na SACCO imwe nĩi nĩi nĩci nĩciheaga mũndũ rũni maita matatũ ma ũrĩa a save te mbeca ciake, na makaga gũteng'eria mũndũ thĩinĩ wa kũrĩha rũni rwake, nĩgũkúringana norĩa mekũiguithanĩria na SACCO arabu SACCO imwe ikoragwo notheri, na nĩwonaga na gwĩ SACCO nginya iheaga mũndũ gabuku gake, ũkona ũrĩa ũra save mbeca ciaku, na okorwo wĩna rũni mbeca iria ũbataire gũcokia, na na ũbatiĩ gũcokia na na interest ĩigana atĩa.

Ingĩgũra matumbĩ merĩ, nduge ndĩe, nĩge nĩgetha ngĩe ũgima mwega wa mwĩrĩ, na hote na nahote gũkorwo na hinya wa kũhũrana na mĩrimũ thĩ-inĩ wa mwĩrĩ-inĩ wakwa.

Ũthiaga kwĩ Mpesa-inĩ agent, ũkahihinya agent number, na kwĩ agent imwe ikoragwo na store number, ũkandĩka store number, arabu ũgekĩra mũigana wa mbeca iria ũrenda kũruta, ũkahihinya OK, na mbeca ciaku igakorwo cia kuuma.

Nĩgũteithagĩrĩria mũrĩmĩ kũona kĩndũ kĩrĩa arenda na ihenya na gũgateithĩrĩria mũrĩmĩ kũmenya nĩ kĩndũ kĩrĩkũ kĩna umithio. Ta okorwo nĩ ũrĩmi wa ng'ombe, mũrĩmi no ahote kũmenya nĩ ng'ombe ĩrĩkũ ĩna iria rĩingĩ gũkĩra ĩrĩa ĩngĩ. Arabu nĩgũteithagĩrĩria kũmenya ũgĩma mwega wa mwĩrĩ wa kĩndũ ũkamenya, ũkahota kũmenya kana kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩrwaru ũkandĩka, kana gĩkĩ nĩkĩraheĩrwo njanjo ũkandĩka, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ ũgabatara kũheana kũheana njanjo ũkamenya harĩa wakĩnyĩrie.

Nĩgũthũka kwa macini nĩ ũndũ wa kũhiũha mũno na gũthondeka macini icio gũgakorwo na goro mũno naa ũndũ ũngĩ kũhuhia rũkũngũ rũu koguo rũkarehe mathĩna thĩiniĩ wa mwĩrĩ wa mũthĩi. Ũndũ ũngĩ nĩkwaga kũhinyia mũtu wega ũgakorwo na ngaragatha.

Wĩ mwega, ĩ hihi nĩũĩ cukuru wa St, Kevin harĩa ũrĩ, na korwo nĩũĩ noũndeithĩrĩrie kũkinya kũu, kana ũnjĩrĩre harĩa kũ ũrĩa ngũthiĩ nĩgetha nginye cukuru-inĩ ũcio.

Arĩmi aingĩ nĩmagaga ũtaramu wa kũmithia kĩndũ, nĩ na rĩrĩa maiga i njigũ igathũka, koguo mangíhotithio kũthomithio na namonio handũ hega magetha irio ciao harĩa marĩigaga, noma, nomagunĩke mũno, arabu arĩmi aingĩ nĩmagaga ũtaramu wa, wa kũgitĩra indo ciao magetha, kũrĩo nĩ mboca, koguo mangĩheo, ma mangĩheo ndawa cia kũgitĩra kĩndũ ta mboca, hihi nomagunĩke na magetha mao makaga kũrĩra.

Mbembe nĩ yendetwo nĩ mbũca. Rĩu ũngĩaga kũgetha ũige wega mbũca no ikũmĩrĩa, na mbembe ũngĩaga kũmĩgetha ũmĩige wega nĩ ĩgĩaga na mũrimũ wa fungal. Kogwo rĩrĩa mũndũ kana nyamũ ĩngĩria no ĩkorwo na ũgima mũũrũ wa mwĩrĩ. Tena mbembe ĩngĩaga kũigwo wega ĩthũke, bũrũri-inĩ no gũkorwo na ũnyihu wa irio.

Getha mbembe ciakũ wega na ũcoke ũthandũre, arabu ũũmĩthie wega na ũtigĩrĩre nĩ yoma bĩu, na yarĩkia kũũma wĩkĩre mĩtũngĩ-ĩnĩ, kana mĩkebe-ĩnĩ mĩnyitu, nĩũndũ wa kũgĩtĩra mbũca, ona kana ũhũthĩre ndawa cia kũgirĩrĩria kũrĩo nĩ mbũca.

Nĩ ngari iria ĩrĩ na ũrugarĩ wa four degree celcius, twenty one degree celcius na ĩkorwo nĩ ĩrateng’era na ihenya, nĩgetha mahũa matikahohe na makorwo makinya harĩa marendeka.

Ndege ĩkoragwo na goro mũno, koguo, mũndũ noaremwo gũtwa gũgũ gũkuithia indo ciake kũhũthĩra ndege, kĩndũ kĩngĩ ndege, nĩkoragwo na, space nini ya kũiga kĩndũ koguo ndũngĩhota gũtwara indo mũigana mũingĩ, na ũndũ ũngĩ nĩatĩ, ndege-inĩ, ndege nĩgũkoragwo, ti kĩndũ giothe atĩ ũngĩtwara, koguo gũkoragwo na, na limit ya kĩndũ kĩrĩa mũndũ angĩtwara.

Ũmithagaia nĩgetha ũkorwo na i ihinda inene rĩa gũtũra, na kũrigĩrĩria itigathũke, na kweheria ũgunyu o wothe thĩ-inĩ wa wa mbegũ yaku.

Ĩbatiĩ ĩkorwo ĩ theru, an aĩtarí na wũigo o wothe, nĩguo kũgirĩrĩria kũguma kwa mbembe, na ĩkorwo na wũingĩria mwega wa rĩera, oho noĩbatiĩ ĩkorwo ĩ igũrũ ũndũ atĩ ona kũngiura, maĩ matingĩingĩra, na mbĩa itingĩingĩra, oho noĩbatiĩ yakwo wega nĩũndũ wa kũgirĩrĩria kũgũa.

Na kũbanga wega tirĩ-inĩ yaku, kana kirĩti-inĩ yaku wega na ĩ tirĩ yaku kana kirĩti yaku ĩkorwo nĩ nene wega undũ atĩ ona ũngĩkua matingĩgũa, kana kũhihinyana, na ũhi, na oho, wĩtheme tirĩ yaku, kana kana kirĩti yaku ĩkorwo na ũrugarĩ mũingĩ nĩgetha matikathũke naihenya na ũkue na ũbacĩrĩru mwega.

Na kũhũthĩra njĩra ĩrĩa nguhĩ makĩria ũkiu ũkiumĩria magetha maku, koguo nĩũkũnyihia mathaa, na, na, maguta ma ngari, oho ũhũthĩre njĩra ĩrĩa njega ĩtarĩ na marima nĩgetha ũnyihie mathaa maku, oho ũbange magetha maku wega, nĩgetha mathiĩ maingĩ, na ũtigĩríre atĩ nĩwagetha ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩre, nĩgwĩthema kũrĩhio goro kwaũ ũgĩkuĩrwo magetha maku.

Ingĩmũcokeria ndĩmwĩre mũno ndĩna tha, ndĩna gĩkeno kĩingĩ thĩ-inĩ wa ũthiũ-inĩ wakwa, arabu ndĩmũrie kana noende ũteithio owothe, i ingĩ ndĩmũteithĩrĩrie naguo, ĩ na twarangie nake.

Nĩũndũ indo nĩciongererekete mũno, koguo, ũrĩa ciandĩkĩtwo hau tiguo haha ciandĩkĩtwo rĩu, ũgĩũka kũrĩha, thogora wa indo cikongerereka, oho nĩtũrarenga mbeca thĩ thĩ-inĩ wa macini-inĩ, gũteithĩrĩria arĩa matarehota.

Ingĩmatarĩria rĩtwa rĩa itũra-inĩ rĩrĩa nyendagĩrĩa, arabu ndĩmere harĩa, harĩa ngoragwo, kana kĩndũ kĩrĩa kĩndi kĩriganĩtie naniĩ okorwo nĩta bengi nene, ndĩmere mwona mwakinya hau bengi-inĩ, mũhũrĩre thimũ ndĩ nĩngumĩra ndĩ hau mbere wayo.

Abatiĩ kũmenya nĩ mũthemba ũrĩkũ mwega wa mũembe, ũrĩa ũngĩkũra rĩera-inĩ kũringana na kũrĩa arĩ, oho nĩabatiĩ gũitĩrĩria mũmera wake maĩ ndũkome, na ahuhĩre nĩguo tũtambi tũtigathũkie maembe make, oho nĩabatiĩ kũiga rekondi ũrĩa endia nĩgetha ahote kuona kana nĩ kwĩna bainda ĩ, kana nĩ hathara.

Wendia wa ndawa, nonginya ũkorwo na mbeca nyingĩ nĩũndũ wa wa license na mbeca cia kũgũra ndawa, o hamwe nĩkuoyaga kahinda kanenen ũngikagĩa na customer aku, nonginya, ũrĩhie mathaa ma ũruti wa wĩra, nĩgetha wenderie customer nginya a ũtukũ, na rĩmwe noũhĩtanie ndawa ĩrĩa mũrwaru arabatara kũnyua kana wandĩke nyingĩ kũrĩa kũngĩ ci kũngĩ kũngĩcungĩrĩria kuohwo nĩũndũ wa doss njũru, na nonginya ũ nonginya ũkorwo wĩ mũtheru na kana harĩa ũraiga ndawa hakorwo he hatheru, na nonginya wũige rekondi ũrĩa, ũndũ ũrĩa rĩmwe ũremaga, thikũ ici, thikũ ici wendia wa ndawa nĩmũingĩ, koguo kũgĩa customer aku rĩmwe nĩ hinya, na tena kwaga rĩmwe mũndũ nĩagaga ũtheri mwega kũrĩa aragũra ndawa, koguo, koguo akaremwo nĩkũmenya mbei ya ndawa.

Kũmathomithia ũrĩa mangĩyenda o enyewe, na mũndũ eĩtĩkĩre o ũrĩa ahana, na mũndũ arĩe wega, ohamwe nagũ gũteng'era, nĩgetha magĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ, na mũndũ amenye nĩkĩ endete gwĩka makĩria, ta gũthoma kana kũigua rwĩmbo, na oho mũndũ nĩagĩe na mũrata ũrĩa me ma marĩaragia nake, na mũ kahota kũmenya nĩkĩ kĩragũthumbũra, na thutha wa kwaria nĩũgũkora nonyihanyihu wa meciria, na no wega gũkorwo na mũtaramu waku, nĩgetha rĩrĩa maũndũ makũingĩhĩra mũka ũkamũhũrĩra kana ũgathi mũkaria nake, an maũndũ macio magakorwo magũkũnyihanyihĩra thĩ-inĩ wa hakiri-inĩ ciaku.

Aciari amwe nĩmaremagwo kũrĩha nĩ kurĩha school fees koguo gũgacangĩrĩria kwaga mũbango mwega wa ũrĩhi wa arimũ, na na kũrĩha mabataro maria marendeka cukuru, na oho cukuru nonginya ĩmenyerere mũrutwo arĩ thĩ-inĩ wa cukuru, koguo mũrutwo angĩona mũtino e thĩ-inĩ wa cukuru cukuru nĩyo ĩyũragia yũragia nĩkĩ mũrutwo egwĩkaga, oho cukuru rĩmwe nĩthũkagia rĩera, nĩũndũ wa arutwo kũnegena mũno, na nonginya cukuru yandĩke arimũ arĩa makinyanĩirie, nĩgetha kũgĩe na maumĩrĩra mega ma gĩthomo, na tena waki wa cukuru wĩ goro mũno koguo kũmenyerera gũgakorwo na goro.

Gũkorwo na arwaru aingĩ kũguo akaremwo kũmahe ũrigiti ũrĩa mwega wagĩrĩire, na o ho kũruta wĩra nginya ũtukũ na kũheo duty itarĩ ciake, gũgacangĩria stress tondũ ndarahurũka. Ndagĩtarĩ nĩ akoragwo na stress nĩ ũndũ wa kuona andũ arwaru, na amwe magakua kũguo akagĩa kĩeha kĩingĩ, na o ho kwaga arigitani maiganĩire thibitarĩ-inĩ na thibitarĩ-inĩ imwe itikoragwo na indo iria irendeka kana ihũthĩkaga thĩ-inĩ wa mathibitarĩ.

Thendi noĩtũre mũno, matukũ-inĩ maingĩ ũkĩri ĩtarĩ yathũka ũkĩringithania na ya maratathi, thendi, nĩcimenyekaga na ihenya, koguo, ũkĩgũra kĩndũ ũkagũraa naihenya.

Wambere ingĩamba kũmwĩra rĩtwa rĩakwa, na ndĩmũrie rĩtwa rĩkae, na nĩkĩ kĩramũcungĩrĩirie oke kũruta wĩra hamwe naithũĩ, na ndĩmũrie, kana noende ndĩmũteithĩrĩrie o ũndũ o wothe.

Nonginya, nowĩyandĩkithie ũkĩhũthĩra thimũ yaku, na kũhihinya star one five five hash ũcagũre rũthiomi rũrĩa ũngĩenda, ũcoke ũthii nambere na makinya marĩa ũkwĩrwo, kana, ũthiĩ wĩyandĩkithie obici-inĩ cia NHIF, na nonginya ũkorwo wĩ mũritú, na ũkorwo na mĩaka ikũmi na ĩnana gũthiĩ nambere, na ũkorwo na ID yaku, nanonginya mũtumia mũritũ akorwo na kĩbandĩ kĩa mũmũ mũmũrũgaamĩrĩri.